Kesapuk ereteto natumii te murua enkata naatae batisho naa ore emuda Naya nemesapuk oleng' tenkaraki natisidanita apa ilbarabarani neeku naa kesioku naa ake Ina reteto.

Ee kaata eng'eno naiborie emoyiaritin naalokunye, naa ore peishaakino naata teng'araki ore biotisho naa entoki etipat neeku ore Ina ng'eno kenare Neeta pooki ng'ae peetumi aiboi imoyiaritin tiatua emurua.

Kore eneiko ilang'eni lebiotisho teneipim iltung'anak emoyian lebiitia naa keng'asi asrem tesindano orkimojino neitauni orkiti sarge nepiki ilo sarge emashini neitokini aapik likae ildawa, neenyuni tenkiti Kata ore peitu idol ilayinini oare naaku naa keeta ilo Tung'ani moyian ore pee etodolu obo neeku meeta.

Kayieu nadol aa Kila Engang' Neeta enchoo, naa ore esababui paa ore Kila Engang' Neeta enchoii naa tengaraki kepuo aibooyo imoyiaritin nepuo sii aibooyo enkitumia ekichaka enaa entimin tesiadi naa naasi tiatua enchoo.

kera nejiaa tenkaraki kore sipitalini kutitik nera ninje kutitik nakunyi mashinini natii ninje netum sii nkulie katitin, nemeta lang'eni kumo,k otiuoo duoo enaa kitarini obaak naa moyiaritin kituak

Ee enedupoto engitenge'ena emoyian ebiitia, Eton eitu eipimi oltung'ani tengaraki kelo naa orreten oltung'ani paa kore matokeyo nayewuo oeta Ina moyian omeeta neyieu naa oltung'ani enelo aikunaa enkishui enye, neyieu sii enelo aok ildawaii tenetaa keeta oneiko tenibooyo naa ina moyian peemetum teneeku meeta.

Kore enkoitoi naayiari naasuju peetum poki ng'ae enet naiboorieki oltikana naa tenetodou sirkali ebei enet metaa meeta oltung'ani lemebaiki ainyiang'u nelo sii sirkali aishooyo enetii epesho peetum naa lorere ootiu enaa enkituak naata Enkerai kunynyik tenaa naatunutate aatum Nena Neeti nibooyo naa ninche ina moyian.

kelelek entumoto oneti temurua ang' na tenkaraki eshomo apa sirkali ayau neti sipitalini metaa kore pepuo nkituak aisho neishori nkitok net nalo naa aitoipore ninye onkerai enye petuum aiboiti moyiaritin naijio malaria

Kore enkoitoi sidai tengiteng'a oltung'anak le murua ibaa ebiotisho naa teneyau sirkali ilopisani lenyenak Kila engata meetu imuruaii naapashapasha aisho iltung'anak engitenge'ena oo nkoitoi naapuo aasuj peetum naa ninche aataramatai biotisho enye.

Kore ebae nanare nijurru oleng' peyie eponari biotisho te murua naa peeponari ayielou aajo kanyio sababu nemepoyie oshi iltung'anak sipitalini aang'amu ebaare engata naata enyalitin oo seseni lenye.

Ee kanyorra ajo ore engitenge'ena naipirta emoyian esilukari naa ene dupoto naa tengaraki taa kore ena moyian esukari neitonyua ninye tiatua olorere akuu emoyian sapuk oleng' naitaabika iltung'anak neaku naa kenare duo ake neiteng'eni olorere pee eyiolou naa eneiko teneiboyo Ina moyian naji enesukari.

Kore meemegirae aalakie iltamoyia embalai eSHA naa tengaraki ketii isipitalini naajoki iltung'anak, metii SHA impisai naitosha peelak ebaare oltung'anak ooje.

kore eninko piitum empalai e SHA naa eninyototo alo huduma centre tena sii loo sipitalini ilo mikitisiri naa tiatua ilo mtandao lenye le SHA naa tenira oltung'ani otaa smart phone indim naake nijing' mtandao alo ayiaya SHA niregister naa ashu asir kewon

Eesuarance esipitali aikashie aitojool ESHA naa tengaraki ore. SOCIAL HEALTH AUTHORITY nemeloito ninye asupatu amu ilo sipitali nikijokini meas SHA orkasi kake Milo naa sipitali nikijokini meas enisuarance esipitali orkasi keas ninye orkasi too ngatitin pooki.

Kore ening'o tenitum ebaata tesipitali eliopeny' enaa Madison naa teniata naa impisai niloito alak cash aashu sii neniata enisuarance esipitalini naikubali naa Ina sipitali olopeny pee kitumii naa aatabak.

Ee kaata empalai naitasheiki biotisho naa kore enkoitoi nasuj oltung'ani pee etum mbalai naitesheiki biotisho naa tenelo naa alak insurance too ngambunini private arashu enelo naa Aya too nkopisini esirkali eSHA peetum naa Ina palai neikintasheiki biotisho.

Meetae eretoto naipirita elaata esipitali toltamoyiak lemeeta eng'idimata tenkop ang'. Naa tengaraki keton kitii iyiok sidai te maendeleo, metaa meetae Nena musaadani naishori naake ebiotisho.

Kore eneiko isipitalini pee eret iltamoyia pee etum eretoto elaata oo moyiaritin naagol ebaare enaa cancer naa peeliki ninche lelo tamoyia eneiko tenalak insurance amu insuarance naake naidim nelaaki naidim nelaaki oltung'ani empisai kumok naayieuni empisai kumok naijio Nena.

Kore entuata naata tesirkali tengaraki engitenge'ena enutai eitashalal neton etii sukuul naa peepoe aisho Nena Kera engitenge'ena naibboorie naa niche enutai, nepoi sii alaaki biotisho enche metaa tenelo netum Ina nutai nelo naa sipitali nebaki meetae nyamali yeyote.

Ee kore ena naa enkipimata emoyian naji pressure tesipitali. Naa kore oshi pee elo oltung'ani sipitali neng'asi naa aipim empuresha peetum olkitarri olo Ade abak atayiolo na enaba naa empuresha eilo tamoyiai pee etum naa atabaa eyiolo.